Onge yath moromo, kendo osiptende mopogore opogore manie alwora iyudoni yedhe manitiere e kinde mang'eny okosebedo moromo. Omiyo ah nyithindo nyalo bedo ni hinyore nikech yedhe mabiro ok nyal romogi duto. Kendo lakteche kendo maiyudo nolony e yore mopogore opogore gi mag chenjo, kwan margi e osiptende mopogore opogore bende ni piny. Omiyo kata ka poni gichenjo to nyithindo ma gichopo kata jonyuol magichopo kuomgi gin mana manok. Kuom mano, iyudo ni nyithindo kata jomadongo mang'eny bende yudo hinyruok kokalo kuom tuoche monego bedni igeng'o kokalo kuom chanjo. An dakteche kendo jonyuol onge gi ng'eyo ewi ber mar chanjo kata ber ma chanjo nyakelo kuomgi. Omiyo gisebedo achien kuom jiwo nyithindgi giwegi kata gin giwegi mondo mi gidhi gikaw chanjo kata yedhe mimiyo ji e osiptende gi. Koro kuom ma, osemiyo tuoche mang'eny gore kuomgi kendo hinyogi ahinya nikech koso mar ng'eyo. Koro kaka wanyalo kelo lokruok ne ma en ni sirikal omed pesa e kidieny mar chnjo kata yedhe mag chenjo mondo mi wayude yedhe mang'eny kata yedhe moromo manyalo ro.

Nyaka gibed jo adiera. Kendo nyaka gibed joma timo gik moko e yo maler. Jomadonjo ei keny ,mondo omi gibed maonge midekre kata koko kinde ka kinde, nyaka gitim gikmoko e yo maler ma ng'ato ka ng'ato winjo, kendo ginyalo luwo, kata obed gimarach, kotime gi adiera eka biro kelo winjruok e kindgi. Machielo ni nyaka gibed gi winjruok e kindgi maber. Kata obedo ni ji samoro ji chwanyore, winjruok malong'o nyaka bedie e kindgi mondo keny odhi maber kendo mondo gidong kaka ji ariyo mag ot. Machielo en ni nyaka gibed joma nigi ng'wono, ma kata ka ng'ato otimo ne wadgi gimarach, to nyaka gibed gi chuny ma nyalo wene wadgi e richone, mondo winjruok echak obedie e kindgi. Koro nyaka gibed joma ng'won. Machielo en ni nyaka gitim gikmoko giriwruok kendo gitim gik moko kanyakla, eka gibed gi winjruok kendo gibed gi jiwruok i gimora mora magitimo. Koro nyaka giwinjre, giriwre gitim gikmoko kanyakla mondo kik koko bedi ni ng'ani notimo gini kama, kendo ng'ani notimo gini kama. Koro nyaka giriwre e paro e ka giwinj gino ma gidwaro.

Ma gin higni abich mokalo chien, kendo thuolo kendo kata yore yore yore manyalo yudogodo thuolo mang'eny mag puonjo jotuo manie alworawa, gin kaka wanyalo medo kata wanyalo gero kambi, kama chung'ne puonj mag tuoche mopogore opogore e alworawa. Wanyalo ketogi mang'eny kaka nyalore mondo mi wachop ji duto manie gweng' mondo gin bende ginyal yudo puonj gi duto. Kamachielo en ni wanyalo thuolo mag miyo ji chiemo maonge chudo kata chiemo mag mag kony. Kendo seche mwatimo magi to wanyalo puonjogi kata kit chiemo monegobedni gichamo kit chiemo maber kata kit chiemo maler monegobedni gicham nikech thuolo makamago, wayudo ni ji thoro yuoro kendo ji biro mang'eny. Kendo mano nyalo bedo okang' kata migao maber mar yudo jogi. Machielo en ni wanyalo loso thuolo mag pimo tuoche mopogore opogore nono maonge chudo. Kendo ma biro miyo ji biro mang'eny kaachiel kuom jogo manyalo bedo jotuo. Koro ma wabro yudogi maber kendo bro medo kinde kata thuolo mag puonjogi e yore mag tuoche mopogore opogore gi.

Ogengo nyaruok mag tuoche mopogore opogore e del kendo ka ayudo thieth e saa maber kendo thieth mowinjore tiyudo ni tuoche moko magore e del yudo kinde mag rumo kendo ma nyalo konyo e reso ngima mag jii. Machielo en ni omiyo abedo jarit maber ne joma nie aluora mara nikech nitie tuoche moko mopogore opogore manyalo landore kaponi an kode to ok athiedhe. Kachiwo kuom ranyisi tuoche moko kaka tuo mar kahera en tuo malandore piyo piyo omiyo kaok athiedhe tadhi bedo e okang' mar hinyo jokma nie aluora na bende nikech en tuo manyalo mako jok man bathi kokalo kuom yamo nikech olandore ma piyo piyo ahinya. Machielo en ni odhi miya abedo, odhi konya bedo jarit mar pige kata kuonde mag tuomo pii manie aluora mara kendo dhi miyo abedo jarit ne kata gik modakie pii, kuonde ma wauombo e,kuonde ma watuome pii ma wakonyore godo e udi. Kachiwo kuom ranyisini en ni tuo machalo kaka tuo mar nyaldiema, kokal kode to ok athiedhora chon kata piyo onyalo landore ahinya kuom jii kendo nyalo kelo wito ngima kata hinyruok mar oganda. Machielo en ni obiro miyo abedo gi ngima maber kendo anyalo timo tijena maber ka an